Marũa ma kũgũra indo mahũthĩkaga ta rĩu ũngĩkorwo nĩwagũrire kĩndũ na kũheyo marũa makuonania nĩwagũrire kĩndũ kĩu, ũngĩenda kwendia kĩndũ kĩu rĩngĩ nĩgetha ũcio ũrenderia amenye kĩndũ kĩu nĩ gĩaku ndagecirie nĩ gĩa kũiya, ũkũmũhe marũa macio ma kuonania nĩwe wagũrire kĩndũ kĩu. Arabu kĩndũ kĩu kĩngĩthũka kana kĩiywo ta rĩu ũngĩthiĩ borithi wonanie kĩndũ kĩu kĩrarĩ gĩaku wĩna marũa ma kuonania kĩndũ kĩu kĩrarĩ gĩaku ona kĩngĩũra kana kĩonekane handũ. Ũgũthiĩ na marũa mau wonanie nĩgetha kĩndũ kĩu kĩngĩkorwo kĩrarĩ gĩaku kana wonanie kĩrarĩ gĩaku nĩgetha ũneo kĩndũ kĩu kĩngĩtua nĩ kũra. Kũngĩkorwo nĩ ũragũrĩte kĩndũ kĩu tuge ta rendiũ arabu gĩthũke nĩgetha gĩcokio kũrĩ kambuni gĩtarĩ kĩninu mĩaka ĩrĩa maugĩte kĩngĩthũka no ũcokie, nĩwagĩrĩire kũneyena na marũa wonanie ũgũrire kĩndũ kĩu handũ hana na handũ hau wagũrĩre kĩndũ kĩrĩa wagũrire nĩ gĩkĩ nĩgetha gĩthĩ gĩthondekwo.